China square ko tuget neo nemiten Nairobi unicitymol ne nekityin ak oret neo nebo thika tonanchi chumindet agenge nebo china tuganito konaat got missing kobun tuguk chechang che aldoi cheterterchin en silingisiek chemii ngweny ak chemungarainik alak aldoi tuguk cheu redioisik televisionisiek kitandok simoisiek kibatinik kikombok sanishek nyundoisiek kipchumaruk ak kwoldoi kora mwanik chegiilenge